Ũndũ wa mbere ndoraga ngĩcagũra bengi, nĩ kana bengĩ ĩyo ĩ hakuhĩ naniĩ, nĩgetha ngahotaga gũthiĩ maita maingĩ na ngaga gũteanga mathaa maingĩ. Ũndũ wa kerĩ ndoraga, nĩ ũtungata wa bengi ĩyo ũrĩa ũhana, kana nĩa, andũ arĩa mandĩkĩtwo kuo-rĩ mahana atĩa, nĩ andũ mena matharaũ kana nĩ andũ magũkũhingĩria ũrĩa ũrenda o naihenya. Ũndũ wa gatatũ ndoraga nĩ mĩtambo ya bengi ĩyo, kana nĩ mĩtambo ĩngĩhokeka kana nĩ mĩtambo rĩngĩ ĩkoragwo ĩrĩ thĩ maita maingĩ, nĩgetha ngamenya ndathiĩ bengi ndigũikara na nĩngũhingĩrio ũrĩa ngwendaga.

Ũngĩkorwo wĩ Gĩthumo kana matũra marĩa marigicĩirie Gĩthumo, na nĩũrabatara ũtungata oro-wothe wĩgiĩ passport kana nĩ passport njerũ ũrenda, kana nĩ yaku ĩrorire nĩ ĩngĩ ũretha, kana nĩ kwerũhia ũrerũhia, motungata macio moothe ũngĩmakora obici-inĩ ya thirikari ya Huduma centre ĩrĩa ĩrĩ Gĩthũmo taũni, kwoguo maũndũ moothe megiĩ passport kũu nĩkuo ũngĩthiĩ.

Apu cĩa gĩthomo kaingĩ ciũkaga thimũ-inĩ, na tondũ nĩ andũ aingĩ mena thimũ-rĩ, no guo arutwo hĩndĩ ĩrĩa marabatara apu ci nĩ mahotaga gũciona. Ningĩ ũngĩgerekania apu ĩno ĩroka thimũ-inĩ na ibuku nĩ ũkwona apu atĩ ĩnaraithĩ, kwoguo ona mũrutwo ũtararĩ na ũhoti wa kũgũra ibuku nĩekũhota mbandũ gũthoma. Arabu maũndũ marĩa mandĩkĩtwo apu ici tondũ ti ciatene ũguo-rĩ, nĩ makoragwo matarĩ maũndũ mahetũke nĩ mahinda, kwoguo ũrathoma maũndũ maratwarana na ihinda rĩu.

Ingĩthiĩ nduka-inĩ ngũre mũtu wa ngano na njokerio mbeca, njoke ndare mbeca icio nyone ta cianyiha gũkĩra ũrĩa ikwagĩrĩire, ũndũ ũrĩa ingĩka nĩ atĩ ingĩcoka harĩ o mwendia ũcio, ndĩmũrie kai arendia mũtu atĩa, anjĩra twĩke ithabu nake nĩ getha tuone kana mbeca icio ciacokio ũrĩa cikwagĩrĩire kana nĩniĩ ngũhĩtĩtie ngĩtara kana nĩwe wa hĩtia. Kwoguo, kũringana nĩ mbeca cigana ndacokerio-rĩ tweka ithabu nĩguo tũngĩmenya nũ wĩna mahĩtia kana nĩatĩa hangĩthiĩ.

Gũtuma ciondo, ũndũ ũrĩa mũhuthu nĩ gwetha mũndũ ũĩ agũbundithie. Kaingĩ icagi-inĩ nĩũgũkora atumia arĩa aniaraniaru nĩ moĩ gũtuma ciondo, kũoguo mũtumia ta ũcio no agũbundithie. Ũngĩaga ũguo no ũthiĩ thoko ĩrĩa ĩ hakuhĩ nawe. Atumia ningĩ arĩa mendagia thoko marendia ciondo nĩũgũkora mũndũ arendia na arĩ o hau agĩtuma, kwoguo mũndũ ta ũcio rĩngĩ no agũbundithie. Kũngĩaga ũguo no ũtũmĩre intaneti. Itaneetii nĩrĩ maũndũ maingĩ, tarĩu no ũthiĩ wethe kũndũ ta YouTube nĩũgũkora maũndũ ta macio.